Kipimo nyiepo mar mbui kod nyiepo mar aching', nyiepo mar mbui ber ma hingo nyiepo mar aching'. Maendi kaluwore kod wuora mar nyiepo mar mbui kipimo kod nyiepo mar aching'.

Ng'ama no teloni ne ogendini kane pok jowagunda okawo piny en ruoth kata jaduong' mane bedo e dhoudi e kinde man jogi pod bedo gi rangach, notiyo kaka wuon dala, wuon oganda kata ruoth ruoth kuom ogendini, notelo gi chiwo mar puoth, teko mar gweng kendo duong mar ngima mar ogendni, ka jogi pod okawo piny, rweny mar jowagunda magi e joma nene otelo ne piny.